Chang tugug chebo komonut che ogere en ireyu amun en ireyu ko koboishen ngomnotet noton nemii barak kobo koyay kazi niton anan kotech kou niton. En ireyu ogere ole konyin ko kobur ko karanit kot missing amun koboishen karik choton che terter kogaranit yuton ako koboishen ngomtotet nebo barak barak koyay kouu niton amun mo chi tugul ne tot koyay kouu niton kazini. Netaa kit ne ogere nebo komonut ne ogere kayay en yuu ogere kamin ingwek choton che terter ago ingwechu imuche iboishen anan iput yon imoche iyam anan iyoldechi biik alak oo koboishen komosto nekiten ana imbaret nekiten komin tuguchuton lakini nyoruu rabishek chechang anan chepkondok chechang kotiengee niton koraa ogere ole komichi minutik chu tuguk che terter komichi kouu taerishek che kakitil ak kinde ngungunyek ak kimichi ko noton kotoreti kobos yoton imbaret nekimichin ak kamin kobaa barak barak anan kolany gee asikopit kochangaa minuti chuton

Kit netesetai en ereyu agere ale michi anan mi mengindet nebo ireyu nekamin tuguk eng imbarenyin kot mising oo kamin en chongindo nemi barak. En ireyu agere ale kaboisien imbaret ne kiten komin tukuchuto ago kaboisien imbaret ne kiten agomin kogoit sogopit kopos yoto olekaminji ak kochanga minutik. Kora agere ale olekaminda tuguchuto ko kamin en oret noto ne korom kot mising. Kounito anan tomngkai kekere olegimindo kou nito. Minuti chu agere eng pichaini agere ale chechu ko ketunguik choto chon biriren. Kitunguichu kotam komoe ribet nemi barak asigopit korurio komie. Amun noto kaboisien temindoni selele kotuchen korotwechu asigopit konyor beek che choto amabir asista koba beek barak. Kora agere ale ngungunyandani mi yu kagiminji konoto ne nameke ak kitunguichuto ago rure eng chokchinet.

Boisioni agere en yutok agere ale boisiet noto nekimine minutiet noto nebore nduma. En ireyu agere ale mi biik aengu, noto chepyoset ak chichito ne kanam nduma en eut chekarurio kot mising ago eechen. Ago tagu kole mi mbaret noto nebo nduma nekaruria kot mising ago kaselelen kokararanitu kotak kole imin minutyonito eng ngomnatet nemi barak ak korurchi icheget. Minutionito bo induma ko minutiet ne korom kot mising amun makimine eng olemami beek ago makimine en olemi asista neo kot mising. Noto olekiminjin minutyonibo nduma konyalu komi beek che chang sigopit korur amun moe beek che chang anan ko olenyanyawet korutu kot mising. Minutioni kobo kamanut amun kiboisien en oleterter. Kimuche keboisien ketesta yon kikwanye sigopit koanyinyit ak kokararanit kimyet kot mising.

Boisioni kominetab popek ko boisiet ne korom kot mising ago boisioni ko matakiyoe eng korenyu saiti. En korenyu ko minanibo korotwechuto ko makiyoe ana ko makiyoe ko kasit kot mising amun rutu tuguchuto en timinin ago rutu en chonginda agot mising. Boisioni olekiyoitoi ko tam keyoe eng kot noto ne kerat ne nyalu komi mat ne yamat asigopit korut korotwechuto. Popek chu ko nyalu itindoi tenderek che kiminjin ana simin tenderechuto chubo popechu, nyalu itindoi ile popek ainon nemoe anan popek achon chemoe sigopit inyoru choto che kororon cheoldoi kwam biik. Sigopit kemin popechu konyalu itindoi elekiinde taban asigopit indoi beek ak ipite komie sikorut en chongindo ak kochanga chepkondok tun kealde popechuto.

Boisioni agere en yu ana tuguk chokere ereyu, agere ale mi selele ne tui ne kakut kot mising. Kora en tabanunyi agere ale mi minutik choto chegeguren marurek ago marurechuton ko ogot mising kotam ko tuguk choto che ame tuga. Tagu kele koi mi taban ireyu kokakitech chi kit noto ne nyalil. Ko imuche ko olerue tuga asigopit konyor chichi ngatatok choto cheboisien kochob koroito ni agere en ereyu. Tagu kole koroito komuche kochobe noto koristo ne kiboisien en atkai tugul kilalsen ago kichope korisi keboisien ngatatok choto chebo tuga yon kagobeni betusyo. Kimuche keboisien ak kerip komie sigarun kialda anan keboisien kilalsen kosir yon kakiboisien kwenik chebo kila. Ko kararan kot mising ago tilil korisiton.

Chang tukuk chebo komonut kot missing en ireyuton amun okere en ireyuu ko chechu Mii pichainiton ko ingwek tukuk ako momii ngwot nemobo komonut en kipkosobe kororon ingwek tukuk lii kotiyengee ele imoiboishoitono. Kit netai nekore nebo komonut en ireyuu ako chechang en ireyuton okere ole miten chelelyet ne noton konaat en lughait ake ko chelel cabbage ichechuton nii ko ingwek chekororon kot missing ako ingwek chuu ko kiibu kiplelachek komobo emoninyonet kikocham bik soiti koboishen ingwek chuu amun roisi kot missing ako Chang. Koraa okere lokoek en ireyuu, lokoek ko kit nebo maana Koraa en borto amun konu kokimit borto ak kokaranit olon imionii. Koraa okere tukuk choton kibore ketunguik che biriren nganda minten kitumguik cheokere choton chebo sokek ko tukul Kobo komonut amun tese onyinyindo nebo tukuk chekokichobe atgai tukul yon ibechobe ingwek anan kechoben omitwokik.

Kit nokere netetai en yuu okere ole minetab ingwek ako minani bo ingwek nikokichob en yuu ko manaat soiti ako motochobe bik che Chang kot missing en korenyun komotokichobe anan ko motokimine ingwek kou niton amun tokoeche imbaronik ako Chang olekeminchin ngwek. Kimine ngwek kou niton yon koror imbaret en ole imii ako imoi imii ingwek en chongindo sikopit isich chepkondok che chang kot missing, en ireyuu okere ole koboishen toerishek choton chekakitil taban taban okinde ngungunyek sikopit keminchi. Karan kot missing boishoniton amun imuche inai ingwek ochon chekorut komie ak ingwek ochon chekosomisekitun. Koraa imuche inake beek ingwek kuuk komie kosir yon kebeboishen inake en imbaret neo koo tebie kotko bire asista ako monyoru beek cheyomotin ingwek.

Boisioni okere en ireyu ko boisiet nekararan kot missing ako boisioni kokonu chepkondok chechang. Boisioni ko kiroyoe lakini kikayai boisionoton nebo baetab ng'echirek ngandan en pichait ni okere ole kakibai ng'echirek ak ng'ororik ako terter korotwechuton kotiengei olemoe anan terter banyekkwak kotiengei elemoe iipchi. ng'ororik kot missing komoe koter tuguk cheome ter tuguk anan ome sokek kot missing kosir suswek lakini ng'echirek koame suswek soiti kosir ketiik. kora kokararan kot missing boisioni amun chito nekabai ng'echirek anan ng'ororik chechang kot missing konyoru chepkondok chechang amun kimuche anan iege korotwechu en chong'indo akobit chepkondok en chokyinet

Akot eng kora kochang otindonik chekirakas akobo minsonibo ngwechu anan minsonibo kouniton ako terter olekertoo biik minsoni. Akot ngandan momoche biik minsoni ko en anee achome kot missing amun kararan kot missing ako moibe kasarta neoo yon iyoe boisioniton. Ako yon imoche isemberchi en minani koroisi kot missing amun imuche itutyi ak eunek kosir iboisien mogombet en kasit ni, Karan kot missing ndimin ngwek kuk anan tuguk kuk kou niton ih amun imuche inyoru baitha nemii barak amun keboisien mbaret nekiten imin tuguk chechang ako koron isiche chepkondok chechang. Ako eng kora achome ole nyolu komin biik chechang kounii akoboisien amun kasari kokoming'init mbaronok choton chekeboisien en minset

En imani chechu okere ole mainik cheterter miten mainik chebo kalait noton nelel kot missing ako miten mainik choto cheokere ole bo kalait neturungiot mainik chon chuton chubo kalait be turungiok ko che ochome kot missing ako chobe bik soiti en olii bo korenyun korom mainik chuton amun mainik chuu kobo kipkaa ako kikiyan kele kimen soiti kosir mainik chuton chubo kiret. Mainik chu bo kipkaa ko yobu ingokenik choton chekiribe en gaa en kila ak kila ak kochome kochenkigee omitwokik kosir mainik chu bo kiret kiboe ingokenik en koo ak kebutyin tukuk choton chebo chekikechob anan choton cheyobu kompunit chemokiyoni imuche ko kiketeshi kerichek ako en Iman ko noton moto kimen kot missing mainik chuton en chii agetukul neomuche olenchi koboishen mainik ab choton chebo kipkaa amun koron kot missing.

boisioni ogere olee boisiet ab ribbet ab ngogenik, ago togu kelee ngogenik chu kogagirib kot mising anan ribotin bendote en ole woo kosiir mi ngogenik chegeboe en oleminging ako moriboske shorortos ngogenik choton ngochanga en ireyuton ogere ole ngogaik chuto kagibai en ireyuu ko ngogenik choton chebo kipkaa ago koron koot mising en maaik checheru akot ngieeny kogoron banyeek kywaak kot mising, ngogenik chuton kobo komonut omun bose tuguk alak chemogoron en korengung, ngogenik komotochome koree anan komoi tuguk choton chemoyonotin cheuu ndorook koondoo ngogenik en korengunk, bogomonut koraa boisionii amun bosuu noton kasit negoteyoe anan rabinik chegoteboisien ibeal mayainik en yun nyon iyaam koo iwongu ngogenik chuton en chongindo koimuch nyoialda ogisich chepkondook

Boisionibo ribetab plegok ko boisiet nekorom kot missing ako mochii aketugul netot koyai boisioni amun ribetab plegwet ko korom kot missing uui moe ng'omnotet nemii barak barak sikomuch chi kobai plegwet. En ireyu kotogu kele plegok chu ko ribotin kot missing amun togu kele agetos komie. Kora okere ole plegok chu kobo kipgaa amun en kalait netindoo tindoo kalaisiek cheterter. Kora achome plegok amun en bendonywan, anyin kot missing bendonywan. Tuguchu komatokiboe en koretnyon amun kaitit kot missing keronyon ako matokoron en plegok amun kounoton ih plegok komoe oleburgei kot missing okot yon ie konyolu kerib asimomeyo arek

En ireyuu ko Chang kot missing tukuk chemile bik netai okere ole nguruet ko koi arek choton chechang ako kit nemile bik amun tyondo niton komingin okoi arek che Chang kot missing. Nebo oeng kit nemile bik okere ole kamet noton nebo nguronik chu kokii ko kalait neter ak arek chik, mii nelel mii neu turungiot koterter komile bik kot missing kotonyolu kikergee kouniton. Nebo somok koo mile bik amun nkoreritos arechuu bo ngurouniton ko kabarkangee anan koruu kochulgee mokochi koreriso komie Koraa kit nemile bik en ireyuu okere ole miten arek che reritos kotonondos ko reritos alak ko kokutunyo ko mile bik noton missing amun katerterekitun.

Chang kot missing tukuk chemile bik en ireyuu, netai okere ole igokiani ko kobur kouwon kokikochi mainik kosheb akotoku kele igokianiton nii kotokomingin kot missing tomot koyam kolok anan kosheb. Nebo oeng en kit nemile bik ko mainik chuu Chang chukokikoi ngokiani kotoku kele mainik chuton komobo ikokyet amun tindo kalaishek cheterter uchebo tarityet noton nebo timin amun mainik choton chebo ingokiet tii kolelach anan ko chebo turungiot. Kit nebo somok nemile bik en yuton ko ingokiani ko kokindechi mainik kit neu ikatyet noton nebo suswek akotoku kele mii ole koo ako en Imani ingokiet komotom komuche kochob ikatyet noton neshebchin toku kele kokiipchin ako mobo timin. Nebo somok anan nebo angwan ko kit nemile bik kii ko kerkee kalit noton nebo mainik kii ak ingokiet

Kii netesetai en yuu ko okere ole mii arek oengu chebo ingokiet chekoron kot missing, en Imani kotoku kele kotokikenge arek chuton amun kotok komiten sebetyet ab mayat metitab ingokiani agenge anan aruani agange . Toku kele tokikenye Koraa arek alak en yuton amun mii mainik tabanuywan chetom kigeny. En yuu Koraa ingokiet asikokeny kotam kotore betushek tiptem ak agenge asikokeny ingokiet, en ireyuu ko okere ole ko kokindechi ingokia ndoniton ole Karan kot missing kosheben amun ko kokindechi suswek yuton okaran kot missing en ingokiet noton neshebe.

En ireyu ogere ole omitwokik anan anyinywokik che kityesin omitwokik choton chebo tua olon kogochin kwomis. Netaa ogere ole terter omitwoki chuton, miten omitwokik choton che kigoin moita ne koto keiye ko kogochin asi koet ak kokimit kochokyi nebo oeng ogere ole miten choton che teta be tupcher anan ne nekit koii komii choton che keboen nebo somok ogere ole mii choton ana inoniton ii koboo teta noton ne kigee kimuche kebaen chuton asikopit kochanga chego en teta ko missing. Matam ko pitunatin tuguchuton chu terter en korenyun amun tiengee tuga che tam komiten. Che tam kopitunat en Kila ak Kila ko chuton chubo teta ne kigee amun kigee chego en chogindo ko choton keboen tuga chuton asikopit kotesak ak kotesak chepkondok koraa yegkyanda chego

En Imani Kobo komonut tukuk tukul che okere en ireyuu ako toku kele terter omitwokik chuton anan omitwokik chuton Kobo ingokenik ako terter kotiyengee kele ingokiet oinon nekeboe. Netai okere ole chutoni ko choton nekiboen neloku mainik, kiboen tukuk chuton asikopit kolok ngokiet kochoki ak kochanga mainik imuche kotes lokunetab mainik nebo ingokenik ndibaen chutok netai nebo koroito nelel. Nebo oeng okere ole inoni keboen choton cheto ko arek anan chekoto kikenye kotoreti ichek kokimekitun ak kokut en chokinet sikopit kimuche Kialda yon kokoyechekitut anan kebakach kolok. Nebo somok en ireyuu okere ole chutoni Kobo neshebe kiboe neshebe asikopit kosheb eb chokinet anan kosheb komie komaimak akosich komie arek anan kokenyak.

Chang tugul kot missing chebwone metinyun intoker kouu inoni amun en ireyu okere ole kakitep kelee nee neome ngogenik ak kochang tuguk kot missing che ome ngogenik kou yuu kakisir en ireyu netaa komuche kwam bandek ngogenik imuche koraa kwam tugug che terter ana tenterek che terter kotiengee kelee ngogiet oinon nebo somok koraa ko noton be uui kot missing ako tam keone ngogenik ako moto imuche Kwam ingwek choton cheuu chelelyet anan noton nekibore cabbage oome ngwek kot missing ngogenik amun igochin kokimit ak kotoret ichek. Koraa ogeree ole ko kokinde tyongik anan choton ko baburburik ago en iman kwome taburburik ingogenik yon konyor ngadan kigouit kot missing kenyor tyogichuton

En imani ko kikochamga koimutik en kapchii anan che siche chii atgai tukul en soboniton. Chang tukuk cheterter chekeyoe sikitustus koimutik choton chekonyor chii, kotko koimutik choton anan koimutyet noton be mara kosirto chii en konywan ko kimuche keba akoi konywan ketoret inee komwochi ngoliotab mutyo ak ketoret inendet en kasishek choton chebo Kila en kila en konywan. Koraa kimuche keibchi choton anan kebos bilishek choton chebo konywan keibchi tukuk choton chekiome ak tukuk chekiboishen en kila ak kila. Ter Koraa yon kabit koimutyet aketukul anan kabit koimetab gee kimuche kengololjigee anan ongalal ak chorwenguny noton nekonyor koimutyet anan Koraa koo koimutyet nekonyor chorwet ko koimutyet nekimuche ketoret anan ko koimutyet noton nebo chepkondok nemotindo konoton kimuche kechonkochi ak ketoret inendet.

En emoni bo kasari ko kokochanga tukuk che kokotestai en soet ako terter chii agetukul nechome tukuk chik imuche chii koboishen simoit kot missing ko noton komuche kochome videos soiti kosir kitabushek amun imuche konyor kitabushek cheterter en soet kosir inkochengat kitabut en olekosoren en kila ak kila. Koraa ko anan kochome bik kou noton amun imuche ichek konyor ko kit nekokiaror en agenge en agenge kosir chebo tabut cheue kot missing. Koraa kochome bik chechang kounondo nii amun roisi nyorunetab tukuk chuton kosir tabushek en kasari, tabushek ko kikomach kobetyo kot missingamun moto ole bik.

En iman nii nekit tukuk tukul Kobo komonut en ireyuu kobaten imuch komii age barak kosir agee anan ko imuch keyoe age kosir age. Netai en ireyuu ko noton nekindo taa tesetab tai nebo emet, komomii tesetab tai nebo emet komomuche konyor bik choton tukuk chemokin gee cheu choto cheu beek tukuk cheu omitwokik ako tesokse Koraa seretet en emet. Nyolu kinamen tukuk cheu chuton sikopit ketestai koba barak amun Koraa nyolu kinde taa ribsetab borto nebo gee amun komomii ribetab borto komomukose iyai kasishek chuu tukuk Koraa.

En ireyuu anan kotiyengee kerenyun akobo pichainiton en ireyuu omuche anai ole bichu miten ireyuu ko masaek kotiyengee ole kalakta gee. Masaek kot missing kochome kilachgee konde inkatonok chuton katik ak konde tukuk choton chulelesondos en borwek kwak anan en ingoroik kwak. Ndio kochanga missing kou niton amun ribe kimila nenywanet kou niton ako kikochob kouniton kongeten Keny kimokonome . Bo komonut ko missing nkoyai kouniton amun imuche konai chitukul kole mosoidet inoni anan ngoo noni kotiyengee ole kalakta gee, okere ole Koraa komoloo komuche kokochi lakwet anan koborchi lakwet olekiyoito kiiton amun okere ole miten twan.

Boishoni en okere en ireyuu okere ole boishet noton nekiuse ngoroik anan nekiuse tukuk choton chekityeche en ngweny, boishoni Kobo komonut ko missing yon itindoi chito tukuk chuton amun nyolu kotililekitun tukukuk ak ko sinet chito koyai boishoni konyolu kotindo karik cheterter ak ngomnotet nemii barak nebo keyai kasit niton. Netai anan karik chenyolu kotindo konyolu kotindo sobunit nebo kwemweten, nebo oeng konyolu kotindo burasishek chebo sikositen kotililit koroiton ak kostogee simbdo. Koraa ko nyolu kotindo ngomnotet konai kole kisite netyana asikotililit koroi ako kisite ano ole kokomurit soiti asikobit kotililit kot missing.

Chang otindonik kot missing chekirakas akobo korotwechuton amun en ireyu okere ole ichechuton ih ko masaek chebokokoitoo chepng'abait, chang otindenik amun terter kotiengei oleyobu anan kotiengei kele sandet kosomanata anan masomanat. En ireyu anan en masaek en kila ak kila kochome kokoito chepng'abait ko tuga ako tuga chechang kot missing chekikoitoo, chang kot missing tuguk chekisibi en masaek asikobit ibeliban chepng'abait komie amun nyolu kobwa boisiek akoi kombot sandet akomwaa ng'olyotab mutyo kole amunee asikikimut lakwetnywan asikobit kobangan elekilibondoo chepng'abait kounoton ako karan komie boisioniton yon kakiyai chepng'abait anan yon chang lagok kong'ung.